Okonyowa rito paro kendo timo chike ,chikewa, timbewa kendo kitwa. Wayudo thuolo mar nyiso michwa kata talanta marwa. Wayudo puonj kendo jipo makende e ngimawa mapile. wamedo ng'eyo kata fwenyo kido magwa machon kaka oganda ma wan. Oparonwa kuma wawuoke,e chakre chon kendo kaka wasedak, kata kaka wamedo dak e kind jomamoko e ngimawa ma pile pile.

Okonyowa e yudo puonjruok kendo tiegruok e yore mopogore opogore e ngimawa mapile pile. Omiyo wayudo ng'eyo weche matimore e kwonde mamoko maboyo ma ok wadakie, nitiere tuke kata vipindi ma waneno makelo mor e ngimawa kendo miyowa puonjruok mapile e piny ka. Okonyowa e tudruok kata riwruok gi yawa moko ma ok ni machiegni kodwa. Tije bende wayudo koa kuom gini kaka jogo matiyo kodgi maloso gigi yudo tich kwondego, kata e tuke magin godogo, be wan be wanyalo yude tije moko.

Aneno gigo ma sirikal omiyo yiero ma mbele ma ibiro tim gi omenda. Aneno kaka sirikal chano yudo pesa ma gitimo godo dongruok machalo kaka pur, puonjruok kod ohala. Ayudo ng'eyo omenda ma ibiro tigo gi migepe mopogore opogore mag sirikal. Gowi ma sirikal chano kawo kata kony ma gibiro yudo kuom pinje mamoko. Okang' ma piny dhi kawo mondo ochop lek mare ne jodak.

Kar kano omenda magwa kata jomoko. Kungo gi hola biro e pacha ka aneno gini. Lekna mar dongruok nyalo chopo kuom gima aneno. Kae kama otegno makano omenda madongo dongo, teko e yor omenda ma wanyalo timo go gigewa, mag ngima mapile pile, kae kamaber moriti ma wanyalo kete genowa .

Gini en chiemb jamni ma wapidho e alworawa machalo kaka apuoyo, diek kata rombe. Okonyo puothe e yo manyiwa. Sama gini opudh to ket piny ,to otop ma okel ne lowo nengo. Buya moko inyalo tigo kaka yath sama ochwake, timadhe, to okonyowa e yor yath. Omako lowo makoro kata sama koth ochwe, to ohula ok kaw lowo te dhigo. Gigi nyisowa chal mar lowo kaka lowo nyalo chiek kata kaka lowo rach gi pur. Okonyowa yudo chiemo mag kich, oguyo guyo mabe konyowa e pith mag gikmoko.

Ipure kwonde ma otuwo kata kwonde maliet ndalo ma chieng' koreka chako wuok kata ndalo ma oro chako. Bang' jumbe mamoko, otuwo kendo omuoch baeto oyawre ,ikayogi to iterogi mondo olos kodgi lewni ma warwako.

Aneno kadi mar timo nyiepo e kar uso mar chandarana. Mae watiyo godo e timo nyiepo e yore manyasani. Yudo alama kaka imedo nyiepoi e kar usuno. Kar nyiepo mar gigo mawatiyogo e udi kaka chiemo, kombe gi sende.

Weche mag alwora, pi kod gigo mayudore e pinywa, teko mar stima kata mar mauta ,gi pesa ma ibiro tigo e weche machalo kamago. Tiegruok kata somo, telo mar loch gwenge kata sirikal mamwalo, dongruok mag apaya kod weche mag tudruok. Jiwo kendo tego weche mag arita kwe, piny kachano tiyo gi pesa kata omenda e yo machalo kamae e wechege mapile pile ne oganda ge.

Jodak mar alworani yudo timo ratiro margi mar yiero jatelo kata jotendgi. Kar kwano kata kar goyo ombulu mar jopiny, timo lokruok mar telo matayogi e pinygi magidakie kata alworagi magintiere. Jopiny mondo kae sama gidhi luto ombulugi, kendo jogo makwano ombulu biro kae mondo gita jopiny kagin gi arita kwe maber.

Tiegruok kod puonjruok e mbalariany e yor mbui, chwoyo ogudu ma jogo ma jogo ma osetieko tiegruokgi e weche mopogore opogore ,rawera yudo puonjruok kae e gigo magichano timo kata ka ok gichopo magibedo piny kanyo gin giwuon, ginyalo somo kata kagin kwonde mamoko e yor tudruok e mbui, manyasani. Somo manyasani .

Aneno tipo mar achich ma osemaki kendo oseket nyinge e bawo. Migawo mar arita kwe matimo nonro e weche kata timbe manjore matimore e piny, achich ni chal ma otiyo gi mbui e yo ma ok kare kata e yo maketho chik. koro obila osemake kendo osetere e kar twech makoro ibiro yawne wachne kata obiro yalo gi sirikal e keth mare ma osemakene.

En e chakruok mar tije mamoko duto e piny mawadakie. Otiego paro mar ji kata mar jopuonjre ka oikogi ne ngima mabiro mbele. Opuonjo ji kata ochiwo ranyisi mar dak maber gi kwe gi jomamoko e alwora. Tudo kendo riwo wat e kind ji kaka wanyalo bedo gi jomamoko e alworawa. Ogolo chan kendo otiego parowa e yorewa mag yuto, bang' ka wasesomo tije ma wanyalo timo ma opogore opogore mondo wayud kaka wanyalo dak, ochiwo thuolo mar bedo gi nyalo marom epiny mar yuto kata dago ngima makare. Wayudo ng'eyo jomamoko gi pogruok mawan godo e ka wayudo kaka wanyalo bedo kanyachiel ka waketo kwe. Okonyowa rito chike kod timbe wa kata kitwa kaka oganda ma odakie alwora mawantiere pile ka pile.

Nyiso adieri ni ijadak kata anyuola mar piny konyo rito arita kwe kata geng'o timbe njore mag mecho kata wuondo ji. Konyo e yudo gowi kod bengi kata bedo kanyachiel gi jodak mag kanyono. Inyalo yudo tich, tiegruok, thieth kata e yore mag wuoth bang' gini. Gini kelo nyiso adieri mar nga'to kata nonro mare kaluwore gi kuma oaye, nyinge kata anyuola mare owuon kaka jadak mar piny moro kata kaka jadak mar alwora moro.

Joriwruok mar msalaba makwar, riwruogni konyoga oganda e masira moyudogi kaka masira mag pi, kata masira moko machando oganda. Achiel kuomgi aneno koting'o bandera manyiso chakruok mar chenro margi moro. Mae nyalo nyisowa ni gidhi chiwo kata gisechiwo kony kamoro ne oganda mamoko ma samoro oyudo masira makoro samoro dwaro kony.